ĩĩ nĩ harĩ bata wa kũĩhera mwana waku irio we mwene nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya kĩrĩa ũramũhe nĩ kĩra mũteithia na ũgima mwega wa mũĩrĩ. Na oro ho ũkorwo ũkĩmenya mwĩigana wa irio irĩa mwana waku ahũnaga. Ningĩ ũkĩmwĩhera irio we mwene nĩ ũkũrigĩrĩria wĩitangĩku wa irio. Na igũrũ wa ũguo mahinda marĩa ũrahũthĩra ũkĩhera mwana waku irio noguo mũragĩa na ngwatanĩro nũmu gatagatĩ gaku nake na mũkendana o na makĩria.

Ũndũ wa mbere nĩ aingĩre mũgũnda-inĩ wake acimbe harĩa arenda kũhanda. Arĩkia gũcimba ahũthĩre icembe kwenja marima. Acoke marima-inĩ macio oke ekĩrĩte gathumu kanini kanini o handũ. Arĩkia o ũguo oye mbegũ ciake athiĩ ekĩrĩte marima-inĩ marĩa enjire mothe. Kuma hau acoke harĩa ambĩrĩirie gũĩkĩra mbegũ ciake, athiĩ acikĩirie gatĩĩri kanini kanini nĩgetha acihumbire citikarĩo nĩ nyoni kana kĩndũ kĩngĩ o gĩothe. Kuma hau no eterere mbura yure nĩgetha i mere no okorwo gũtirĩ na mbura no ahũthĩre njĩra ya gũcitĩrĩria maaĩ we mwene.

Ũndũ wa mbere nĩ kũmenyeka gwa bengi ĩyo, tondũ o ũrĩa ĩmenyekete mũno kũronania atĩ andũ nĩ mamĩtĩkĩtie na kwoguo ndĩngĩcukĩrwo ũtungata wayo. Wa kerĩ, nĩ ũrĩa maratungatĩra andũ, na ũũ nĩ kana nĩmarahingia maũndũ marĩa merĩire onjorithĩa ao. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wĩhokeku wao kũrĩ onjorithĩa ao gwakinya nĩ maũndũ marĩa meranĩire harĩ ũigithia na ngombithanio ciao. Wa mũthia nĩ ũkinyĩrĩku wayo, ũũ nĩ kũrora kana no ũhote kũmĩkinyĩra na njĩra ya naihenya ũngĩnyitwo nĩbata wa hinahi na bata ũcio ũkorwo no nginya ũbatare kũhũthĩra bengi ĩo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ.

Nyambaga gũtigĩrĩra indo ciothe cia kũhũthĩra nĩ theru, ngacoka ngacibanga harĩa cikoragwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkũnja nguo wega na ngaciga mũhuko-inĩ wacio, arabu mũhuko ũcio ngawĩiga harĩa hagĩrĩire nĩgetha nguo cia gĩko na iria theru citigatukane. Na makinya ma kũmenyerera nyũmba nĩ, gũtigĩrĩra andũ arĩa ũraikarania nao nĩ maramenya harĩa o kĩndũ o kĩndũ kĩigagwo, nĩguo kũrigĩrĩria kũiga indo ciharaganĩte nyũmba. Na kando noguo, ũgakorwo ũthondekete mawatho marĩa marĩrũmagĩrĩrwo nyũmba gwaku.